Gũthondeka tĩĩri na njĩra ya kũgĩrĩrĩria ũkuuo nĩ kĩguũ. Ningĩ mathangũ maguo magwa tĩĩrinĩ, nĩmabuthaga magathondeka thumu ũrĩa ũhũthikaga gũthondeka tĩĩri. O ho nĩ ũthondekaga rĩera na njĩra ya kweheria kaboni rĩerainĩ. Níingĩ kũruta maciaro mangĩrĩyo kũoguo ũgateithia na njĩra ya gucangĩra kuonekana kwa irio.

Ũndũ ũrĩa mũnene ũronekana thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ũhoro wa kũhanda, kũgetha, thutha wa mbica hena mbembe ironeka nĩngethe nĩũndũ wa whaiti ĩno ĩronekana yumanĩte na mbembe ciaarutwo. Ningĩ haha mũthuri ũyũ aikarĩire nĩharonekana hena nyeki ĩrĩa ĩngĩrĩo nĩ ng'ombe. Na rũrĩrĩ-inĩ rwakwa mbembe cia handwo nĩituĩkaga cia gũkĩtungatwo nginya igatuĩka cia kũgethwo na ciagethwo nĩicokaga igatuĩrwo ng'ombe nĩguo ikĩrĩe irĩ ta irio. Ona ningĩ nyeki ĩno ya hay nayo, nĩĩrengangagwo, ĩgacokanĩrĩrio hamwe ĩkaigwo irĩ ta irio cia kũhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo gũtarĩ na gĩa kũrĩa, kana kwĩna ũnyihu wa irio makĩria wa irio cia ng'ombe.

Kĩndũ gĩkĩ gĩgwĩtwo kĩmenyithia, na kĩmenyithia nĩ kĩa bata mũno, tondũ nĩgĩtũmaga andũ mamenye maũndũ merũ kana gũkinyia ndũmĩrĩri ya rĩngĩ ũhoro wa kambũni irenda kũmenyithania maũndũ macio. Kana ona ndũmĩrĩri ya marĩa maronekana hĩndĩ mohoro ma hi na hi. Na nĩkĩhũthĩkaga kinya kĩndũ gĩgwĩtwo kwĩna mambura, nĩ andũ nĩmanagĩrĩrwo makerwo nĩgũgakorwo na mambũra ma kũndũ kĩna. Koguo kĩmenyithia nĩ kĩa bata mũtũrĩre-inĩ. Na kĩrĩa tũrona haha nĩ kĩmenyithia kĩgiĩ ũhoro wa ũgũri wa tokeni cia thitima. Thitima ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mũmĩhũthĩri na kuona, na ningĩ kũhũthĩra na maũndũ maingĩ mũno ma nyũmba.

Kũhanda na kũrĩmĩra, na wambere nĩ kwambĩrĩria kũharĩrĩria mũgũnda na kũrĩma na theci, ũgacoka ũkahanda mbembe na njĩra ĩno tũrona mbica-inĩ haha. Makĩri ya haha nĩharonekana nĩ itinga rĩhũthĩkĩte, no rũrĩrĩ-inĩ rwitũ tondũ mĩgũnda ti mĩnene, na ti mĩaraganu gĩkĩro gĩkĩ tũrona haha, ũrutagwo na theci, andũ makenja marima kana magakara mĩkaro magacoka mahanda mbembe ta ici tũrona haha, igacoka igekĩrwo thumu, na igacoka igakĩrĩmĩrwo nginya igakinya cia kũgethwo.

Ĩno nĩ mbica ya mũndũrũme anyitĩte karĩki na ekĩrĩte matharaita ma kuonania nĩeharĩirie gũthiĩ wĩra, makĩria kinya ũrĩa akũnjĩte moko ma nguo ĩno yake nĩmarionania nĩ mũndũ wĩharĩirie kwabĩrĩria wĩra. Kuoguo ingiuga ũyũ nĩ mbica ya mũndũrũme, ũkenete na wĩbangĩte na kĩndũ gĩake gĩa gũthiĩ kũruta wĩra nakĩo na agakĩhũrwo gabica kau akenete.

Ĩno nĩ mbica ya arĩmi makenete mũno makĩria nĩmaroneka nĩ mauma kũgetha makondobia kana makorobia. Na makorobia maya mathondekagwo na njĩra ya kũhanda mĩkorobea kana mĩtĩ ya matunda ya mĩkorobia. Wahanda ũgacoka ũkamĩkĩra thumu na kũrĩa kũngĩ bataraitha. Ningĩ na njĩra ya gũthondeka rĩera wega, matunda maya makinya gũkorwo makiuma nĩgwĩkĩragwo nĩgũcuragio tũmĩtego twa gũtega tũtambi nĩguo tũtigatũrange makorobia maya. Na makĩria nĩ tũmĩtego tũu tũkoragwo tũrĩ tũcuba twĩkĩrĩtwo kĩndũ gĩ gwĩtwo cukari kana gacohi kanini, nĩguo tũtambi tũrĩa tũngĩũka gũtũra makorobia maya, tũkagucĩrĩrio nĩ gacohi kau kana kamũnungo kau tũkaingĩra mũtego-inĩ ũcio.

Mbica-inĩ ĩno hena mũndũ ũhũrĩtwo mbica anyitĩte iburi, no makĩria ũrĩa mũnene ũronekana nĩ e mũgũnda-inĩ mũrĩme. Na indo iria ingĩbatarĩkana na kũrĩma mũgũnda gĩkĩro gĩkĩ makĩria kũndũ kwaraganu, nĩũgũbatara itinga, na itinga rĩrĩ rĩkorwo rĩrĩ na maguta na ndereba ũĩ kũrĩtwara, na ahote gũkorwo gũtarĩ na mbura nĩguo akĩhote kwambĩrĩria ũrĩmi. Arĩme weega na aharĩrĩrie mũgũnda.

Ndĩrona mbica ya matinga mararuta wĩra wa kũhanda na gũcokanĩrĩria gũthondeka mũgũnda haha. Makĩria nĩ ndĩrona rĩrĩa rĩ harĩa na tũmĩkanye twa gũkanyakanya nĩguo tũhande kĩndũ gĩgwĩtwo mbegũ na thutha igũrũ rĩa kamũkanye kau hena gatangi karĩa gekĩragwo mbegũ niria cihndaga. ũguo ingiuga ũndũ ũrĩa wĩ haha nĩ ũhoro wa kũharĩrĩria mũgũnda na ũhoro wa ũhandi.

Nĩguo mbegũ iria wahanda ikorwo ciĩna irio cia kũigana makĩria tĩri-inĩ nĩ kuongerera ũnoru wa tĩri. Ũngĩhanda nĩ wega ũgekĩra thumu rĩngĩ wa mahiũ kana wa kũgũra wa gwĩthondekera. Na makĩria mbica-inĩ ĩno nĩtũronio thumu umĩte kambũni ĩtagwo ya Ramira, na nĩũgũteithĩrĩria mũno mũmera kuona irio cia naihenya ciharĩrĩkĩire nĩguo ũhote gũkũra na gũkĩongerera magetha.

Hena itinga rĩronekana rĩohereirwo gatangi karĩa gekĩragwo mbegũ cia kũhandwo. Ningĩ hena harĩa thĩ hena kanyamũ gaka gathecaga tĩri, nĩguo mbegũ ĩingĩrĩre hau. Ningĩ o hena andũ erĩ, ũmwe nĩaronekana arĩ na ngũbia na nguo ya wĩra. Ũyũ wĩ harĩa wĩnyitĩrĩire eeh gatangi-inĩ. Ningĩ harĩ na ũyũ ũngĩ wĩ mwena ũyũ ũngĩ na gũkũ mbere, nĩaronekana arĩ mũtheru hanini, na othe nĩmaronekana nĩmakenereire makĩoywo mbica ĩno, makĩria makĩruta wĩra ũrĩa makũrutaga.

Haha nĩtũronio mbica ya ngũkũ, ngũkũ ĩno nĩĩronekana ndĩrĩ muoyo, na makĩria nĩtwandĩkĩirwo mũrimũ wĩtagwo wa gĩthũkũ. Mũrimũ ũyũ ũnyitaga ngũkũ makĩria mũno. Na nĩharonekana ĩno ngũkũ nĩĩrĩkĩtie kũhurũka, nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ, na agagĩkorwo nĩ hathara nene mũno harĩ mũrĩmi.

Ũyũ nĩĩ, harĩ mbica ĩno tũronio mũndũ wĩnyitĩrĩire mũbabaĩ. Mũbabaĩ ũciarĩte wega makĩria. Na njĩra ĩrĩa njega ya kũruta mũndũ kũhanda mũbabaĩ, nĩ kwamba kũmũtarĩria ũrĩa agĩrĩire kũbanga wĩra wa kũhanda, kuma gwetha mbegũ ya kana mũngũrwa, ningĩ kũharĩrĩria tĩri na njĩra ya kũrĩma, na ningĩ gwetha thumu, na ningĩ gwetha kũhanda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na kũrĩa akũruta ningĩ maĩ nĩguo ahote gũkorwo akĩharĩrĩria mũmera wake wa mũbabaĩ.

Haha nĩ mbembe irahũrwo bataraitha na bataraitha ĩno nĩ ya mathangũ, ĩteithagĩrĩria mathangũ maume naihenya na hinya. No ta irio. Ningĩ na ĩgatũma mathangũ mauma naihenya mahote gũkorwo magĩthondeka irio cia gũkũria mũmera naihenya. Oho ningĩ no akorwo ningĩ nĩ ndawa arahũra ya kũgiria ria rĩrĩa rĩũkanaga na kuma kũhanda. Ũguo ĩgakorwo nĩ kũgirĩrĩria rĩngĩ ria rĩũke rĩcoke mũgũnda rĩngĩ. Ona no akorwo ningĩ nĩ ndawa ya kũgirĩrĩria tũtambi tũrĩa tũngĩkorwo tũrenda kũrĩa mbembe ici.

Ndarĩ kĩrathi gĩa gatatũ hĩndĩ ĩyo, na nĩ ũndũ warĩ wa gĩkeno mũno kũnyitanĩra na aciari akwa nĩndirikanaga, na cũcũ tũkĩgetha mbembe. Na mbica-inĩ ĩno nĩtũrona mũndũ ũnyitĩte mbembe, thutha wake nĩ harĩ na ciohe kana nyamũ cigũĩtwo ciohe cia cia mabebe. Nĩciĩkaga ũguo rĩmwe nĩguo mbembe cioma cihote kũrutwo handũ hamwe. Na nĩndagereire ũndũ wĩgiĩ gũthomithio nĩ aciari akwa, ũrĩa njagĩrĩire kũmunyũra mbembe, ngacoka ningĩ mĩbebe ĩyo ĩgacokanĩrĩrio ĩgathondeka kĩhũba ta gĩkĩ tũrona haha, na ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũkenia na wa gĩthomo kĩnene mũno.

Mbica ĩno ĩ na ũhoro wa ũthii wa na mbere na kĩndũ kĩrĩa kĩrekĩra mũkonde ũndũ ũyũ nĩ atĩ, ũngĩrora mbica-inĩ ĩno hena irio cia kũrĩa mĩhĩrĩga mĩthemba ĩigana o ũna. Na nĩ haronekana mwendia na mũgũri othe mena gĩkeno. Na rĩrĩa kũrĩ na ũthii wa nambere, nĩ kuga mĩgũnda nĩrahota kũruta irio ici tũronio mbica-inĩ ĩno, na igacoka gũkorwo igĩkinya thoko-inĩ na o ho ciakinya thoko-inĩ mwendia akagĩa na biacara. Tondũ ũthii wa nambere kana economy nĩĩreka wega, agũri nao magakorwo kuo, namakahota gũkorwo magĩthogorana.